Akũrie ngũkũ nyingĩ, arabu eterere ngũkũ icio cinenehe, citege matumbĩ, arabu oye irĩti athiĩ akĩbangaga na kwendia kana eke mbiacara ĩngĩ.

Ũbataire gũkorwo wĩkĩte maũndũ ma mĩgũnda, ũrĩa ũngĩka, ũrĩa ũngĩtunyana indo na ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkorwo na indo na maũndũ mothe makoniĩ mĩgũnda ũkorwo ũmoĩ.